ore emasho edukuya naa madaraka day, eisherekeyae tolosho le kenya, eisherekeyae tolapa leile, entariki nabo, eisherekeyae erikore apa natang'amua olosho le kenya tolari lenkalifu, nabo martha koomemia tisa sitini natatumartha koome. neetae mashujaa day isherekeyae olapa le tomon intarikini, tikitam iloing'ok lolosho le kenya. neetae krismas day aa sukukuu, eisherekeyae einoto enkerai enaki, tolapa le tomon aare ntarikini tikitam oimiet.

ore enedukuya naa pee eitumia irmalimuni ntokitin naamurru aataa kompyuta ashu laptop o projectors peitodol inkera ntokitin naifaa neyiolou teina lesson neisho sii maswali naipirta ina lesson, ore ene are naa piitumia apps o websites peitodol nkera ntokitin natii ina lesson neishoo sii examples oondalaritin peisho inkera peedamu enkisuma naisumate, ore ene uni naa peitumia videos oo animation naakisaidia ina inkera peyie edamu ntokitin naisuma tina lesson, ore ene ong'uan naa pee eitumia groups or survey peyie eyiolou ormalimui tenaa keelewa inkera ntokitin naisuma tina lesson.